Wĩra ũyũ nĩ mũvũthũ, tondũ ũtikoragwo na mĩnoga mĩingĩ. Kũthambia indo kwendaga vata ũkorwo na maĩ matheru ma gũthambia ũgĩcambucũraga ũgacoka ũgakorwo na kathavuni gaku. Wokĩra kĩroko ũkoya tũindo twaku twa vwainĩ tũrĩa ũravũthĩrĩte, ũkathambia. Okorwo nĩ mathaa ma rangi, ũgeka ota ũguo tondũ tonginya wetererie ikorwo nyiingĩ.

Mbathi-inĩ ũkoraga itĩ ibangĩtwo igĩrĩ igĩrĩ o mwena na kĩo gĩtĩ kĩa ndereba gĩgakorwo kĩ gika harĩa mbere, arabu thutha wa mbathi ĩyo itĩ igakorwo irĩ nyingĩ. Mbathi ĩrĩa ĩkuagĩra taũni thĩinĩ ĩkoragwo na itĩ gatagatĩ-inĩ ka mĩrongo ĩna nginya mĩrongo ĩtandatũ. Mũigana wa itĩ kana athii arĩa mabatiĩ gũkuo ũringanaga nginya na mũthemba wa mbathi ĩyo kũrĩa kaingĩ mbathi ya kawaida ĩbatie gũkua gatagatĩ ka athii mĩrongo ĩna na mũgwanja nginya mĩrongo ĩtano na mũgwanja ũguo. Niĩ hakwa ĩ ndikĩrĩ ndatwarithia mbathi no gũkuo ndigĩkuĩtwo mũno nĩ mbathi icio.

Ibaro cia ndege cikaragwa na ngĩti, rũgiri na ibingo cia kũgayania kũrĩa kũbatiĩ na gũtabatiĩ kũingĩro nĩ athii. Gũkoragwo na ndurumeni na tũnyamũ tũrĩa tuoyaga mbica, tũrĩa tũteithagia kuonania maũndũ mothe, na athii mothe marĩa me kũu thĩiniĩ. Na kũgnĩkorwo kwĩna mũndũ akuwĩte kĩndũ kĩũru-ĩ, nĩonekaga nĩ tũnyamũ tũu twa mbica. Ona ningĩ kũu kĩbaro-inĩ kĩa ndege nĩgũkoragwo na andũ makuiga ũgitĩri, makoragwo kũu nĩguo gũtigĩrĩra kwĩna ũgitĩri na kũrora ũndũ wothe ũngĩumĩria wa hi na hi. Ona ningĩ nĩgũkoragwo na mũmbi wa moto, ũrĩa ũteithagia gũtigĩrĩra atĩ kompiuta ciothe cia ndege-ĩ i biũ.

Kuongia mwana nĩkuongagĩrĩra mwana hinya thĩ-inĩ wa mĩeri ya mbere ĩtandatũ, na koguo mwana agakũra ĩna hinya mũingĩ na agakũra naihenya. Iriya rĩu rĩa nyina nĩrĩgitagĩra mwana kumana na mĩrimũ ta ya mahũri na cukari. Iriya o rĩu nĩrĩega harĩ mwana tondũ nĩrĩthĩĩkaga narua na mwana ndangĩũmĩrwo nĩ kĩoro nĩũndũ wa kũnyua iria rĩu ria nyina. Kuongia mwana nĩgũteithagia ona nda ya nyina gũcokana na ihenya ona thutha wa kũgĩa mwana. Na ya bata mũno nĩ atĩ kuongithia nĩgwakaga ngwatanĩro njega na nũmu gatagatĩ ka mwana na nyina makĩria rĩrĩa marahutania na kũrorana na maitho.

Nĩivũthagĩra thitima, tondũ, gũtee thitima matĩngĩvota kĩrĩa gũcinĩrĩra, kamũiria ũgũrĩte macini ĩno, no nginya wambe ũtare thogora wa cuuma na thoko yacio, tondũ no ũgũre cuuma goro ũũke ũcinĩrĩre rĩngĩ ta mĩrango kana ndirica na rĩngĩ ciage thoko, nĩwona nĩũkũthi hathara, kĩndũ kĩngĩ nonginyagi wambe wone kana nĩkũũna wĩra wayo mũno, tondũ noũkoro kũrĩa ũrĩ kũũna acio macinagĩrĩra maiingĩ, koguo kĩvĩtavĩtano gĩgakorwo kĩ igũrũ mũno, ũgakorwo wee ndũna wĩra.